Tiponi tang'o kanyakla mar chwo kaachiel kod mon ma ochung' kendo orwako lewni mag kanisa mar jogo mago Islam. Gichung' e lewnigo maneno gi kido marachar kendo gite gineno maler ahinya kendo girwakore e yono maber ahinya.

Gino mane tipono ok thor yudore e gweng'wa. Kata kamano itiyo kode e loso pamba. Kata kopogore gi pamba, tinyalo los kode lewni kata leso mago ma itiyogodo e rwakruok. Gini en gino madongo e gwenge matin ahinya, kendo ok othor dongo e gwenge mang'eny kendo tek mondo omi yud jopur mapidhe.

Jogo mane alworana nigi ikruok ma opogore opogore makonyogi e chulo hola. Maeki mokwongo en loso grube kata kanyakla magisebede kagitimo mondo omi gichul hola. Maeki konyogi chulo hola kowuok kuom ng'at achiel nyaka ng'atno maluwe. Kata kamano, kuonde magitime ohala maggi giseketo kwan ma opogore opogore kendo giketo pesa tenge mondo omi gichulgodo gowi.

Jochiw hola mag simu oketo okenge maber ma konyo mondo omi nonro ng'ato ok ng'e gi ng'ato ang'ata. Maeki kaluwore kod teknolojia manyasani mosebiro ma inyalo kano nonro mar ng'ato kendo iketo gi namba ma kiling'ling' maonge ng'ano manyalo donjo makaw kendo tigodo e yono maok owinjore.

Kindena mokwongo mane apidho diek noyudo ka korka atieko tieng' mara mokwongo mar somo. Maeki manotimorena mapok wiya owilgodo en tuo marach manobiro mane nego diek. Diek manapidho nochako tho kendo ne ok ang'eyo tuono mano mane thagogi kendo yath nok ayudo mapiyopiyo mondo omi akonygodo diekgo eki.

Puonjo jogo matiyo kod mbui e yor hola kendo geng'o kuo en achiel kuom yorno minyalo ti kodo kuo mar hola e yor ong'we yamo. Maeki en keto miyo ng'ato ka ng'ato bedo gi ng'eyo kaka chenrogo eki tiyo kendo koro obedo gi ng'eyo maok nyal wuonde gi ng'ato ang'ata ma oter omenda mare kuno maok owinjore.

Tiponi tang'o atamalo kata kwan mag timbe morochore matimore e mbui. Kendo en ranyisi mar keto jokenya e ler kaluwre kod mano mosebedo katimore mang'eny e mbui, kendo gibed ka ging'eyo kagichiwo puonj mondo omi jogo..

Mondo omi itim tijno eki mar lwoko ot, mokwongo dwarore mondo inyiew mashin mano mayweyo gigo eki ma olil kendo ochokogi kumoro achiel ma ogolgi. Bang'e nyaka ibed kod mo mano manigi ang'we mamit maketo ot obedgi muya mayom kendo mamuol mamoro ji.

Kinde mokwongo mane atimo tijni noyudo ka korka atieko skunda e tieng' mokwongo, kendo natime kaachiel kod jonyuol maga. Ne wapuro puothe madongodongo kendo ne wakonyo bende e doyo. Maeki ne en yorno ma wayudogodo chiemo kendo kata omenda bende.

Mano matimore e tiponi en miyo motwere gi suka oidho wi yien ma obedo e chunye kabisa kendo neno ni oting'o beti kobeto yien ni eki. Olwero bedege kendo okete maler nyaka kuma osechope kanyo ma ochung'eno. Yienni osedong' maler kendo koro ochiegni lwar.

Chiemoni en chae. Chae iloso kod pi, maeki itimo ka ipimo pi ma owinjore kendo moromo, bang'e ichako chwake e kendo kendo kosechwakore moromo ibropim chak mana mowinjore bang'e iketo majan mano mar duka kata mar lum. Bang'e inyalo ket sukari ne jomatiyogodo kata imadhe kamano gi jogo ma ok tigodo. Kosechiek, ibrogole kendo ichungo majan kod rachungi alafu iole birika bang'e koro inyalo ole kikombe kendo imadhe.

Mano mabiro e pacha kaneno tiponi to aneno tich mar nyiedho diel. Diel en achiel kuom lee ma itiyo kod chak mare gi dhano kaka chiemo. Kendo sama inyiedho diel to iweyo nyathine dhoth, bang'e inyiedhe kendo maeki miyo chak wuok ma oromo.

Mano matimore e tiponi, en achiel kuom tim kendo kido ma osebed kitimo gi jokanyo maluongore ni maasai. Jogi chwoyo ng'ut dhiang' kendo bang'e chwero remo mano ma gimadho kamano eki kendo maeki sama ichwoye gasere to chwo marotego mako dhiang' kendo ikete ma oling' thi. Bang'e jaduong' e kindgi brochwoye kod asere ma remo chwer alafu ichiko bang'e to imadho.

Mondo omi ng'ato otim tich mar puro dania, mokwongo nyaka obedgi puodhono mangi kanyono moromo pith mar dania. Kata kamano, japur nyaka ikre gi kodhi mobrochwoyo kata mobropidho eka mondo omi odongi. Kopogre gi mano, nyaka oikre kendo opith mana sano ma yamo ber kendo koth chwe ma oromo manyalo miyo chiemoni eki dongo e puodho.

E alworawa, gini miluongo ni bul iloso kod pienno mar dhiang'. Bang'e koseyang' dhiang' iwalo piene maber kendo imoye e chieng' ma otwo maber. Bang'e jochwecho kata jogo mong'e loso bul brokawo pienno kendo gilose magibane maber. Bang'e giloso kode bul kata mana okumba bende niloso gi pien dhiang'

Gino matimore e tiponi, en tipo mar kich, kendo kichni oseloso moye maduong' ahinya kendo gifwayore kanyo ka girito mogi ni. Maeki en acchiel kuom mago ma jopur osetimo e pith maggi kendo moni itiyo kode e yorno ma opogore opogore.

Gino makelo mor maneno e tiponi en yath maber ma osekel ma iluongo ni multi -strain livestock probiotic. Maeki en yadhno ma itiyogodo kuom lee mopogore opogore. Ok dhiang' kata gwen kende, to kata lee moko ma ipidho e dala bende inyalo tigo mondo omi oneg kute mathago lee mipidho e dala.

Gino matimore e tiponi nyisowa ruath mamanyo chiemo e i taka, kendo kopogore kod ruadhni, nitiere dhok mamoko bende magichiemogo e taka ni. Ruadhni manyo chiemo kong'weyo gi ume kendo oguro wiye piny mondo omi oyud chiemono eki.

Paro manyachon mar chiwo hola rocho hola mag mbui e kaontigo ma Garissa kaluwore kod koso ng'eyo kata bedo kod yamo maber mar mbui manyalo konyoji yudo hola. Maeki bende biro kaluwore kod koso simbe kata yorno maber mar tiyo kod mbui e gwengegi eki. Kendo maeki miyo jogo manie kaonti ma Garissa tiyo mana gi yorno eki magisebedo kagitiyogodo chon kapok mbui obiro.

Mano matimore e tiponi, en jolupo mariembo yie kendo gitayo yieni eki mondo omi giter nede magitiyogodo e lupo e i nam. Jogi gin ji ang'wen kendo maeki miyo gibedo gi yot e tayo yieni mondo omi gidhi gilupi e chuny nam.

En kamano. Oboke mar tho kata kend inyalo yudo e apis mar kaonti. Maeki kokadho kuom apis mago moyaw e kor gwenge mago mag kaonti. Kata kamano inyalo chwalo ote mari kokadho kuom ruodhi mag gwenge kendo ginyalo konyo chiwo ote mari ne kaonti mondo omi iyud oboke mano ma idwaro.

Bedo gi inshuarens mar thieth en gino maduong' ma owinjore ng'ato ka ng'ato obedi. Maeki kaluwore kod nengo matek mar yudo thieth e gwengewa kata alworawa gi sani. Kata kamano, ngima en gima duong' kendo dhano nyaka rite maber omiyo bedo gi inshuarens nyalo konyo mang'eny sano ma tuo opoyi kata iyudo hinyruok maok ochanore sama ionge omenda kata ka in kanyono maok inya yudo omenda mapiyoppiyo kaka dwarore.

Sano ma idwaro kony kokadho kuom insuarans mari, nyaka ibedni gino ma idwaro ne kony en achiel kuom gigo ma ichiwonegi insuarans. Kendo maeki konyo jachiw insuarans kendo kopogore kod mano, ging'iyo ni gino ma otimi ok en gino ma itimone in iwuon to en gino ma otimore apoya ma ok in ma ichake.

Mano matimore e tiponi en tipo mar jikon kanyo ma oting'o sufriechni mang'eny kaachiel kod sende mago mane itiyogodo e tedo. Ntiere bende chiemo ma odong' e dise matindotindo kendo nenoni okochamgi ma otieki

Mondo omi rit wechego mag ng'ato ka ng'ato e mbui sano ma okawo ola, owinjore ket arita motegno kabisa kendo maeki inyalo tim kokadho kuom keto nambano ma kiling'ling' mar ng'ato ka ng'ato kendo maeki nyalo geng'o jokuoge kata jogo madwarocho wechegoeki mag ng'ato ka ng'ato e mbui.

Ka an chif mar gweng'wa, gino mabrobero mondo omi aber yor ndikruok, mokwongo abroloso chenrono mowinjore kendo mayot kabisa minyalo lu kod jogweng' mondo omi gindikre mayot. Mokwongo abroketo tarik kendo sano maber ma ji te nyalo yudo thuolo mar biro mondo omi ondikre. Bang'e abrotimo lendo kendo aluong ji dhot ka dhot mondo omi gibi gindikre.

Pek ma aikora kawo kaluwore kod ohala mara en kuo mar mwanduga mauso. Kopogore kod kuo, aikora mar yudo pek mar kethruok mar gigo ma auso kapok janyieo onyiewa. Kopogore gi mano, aikora mar goyo nengo piny sano ma ohala ok dhi maber mana mondo omi aus mwanduga.

Mano ma chif kata jodong gweng' timo seche ma itimo ndikruok mar keny, en keto kendo rango maber ka kenyno en keny ma otim kaluwore kod kido kendo kod timbe maggi. Kendo bang'e gibrong'iyo ka ayie osegol kendo gisewinjore e i anyuola margi. Maeki nyalo kawo kinde mar jumbe ariyo mondo omi otimre.

Kindena mokwongo mane aketo lweta e mashin kendo mondo omi mashin osom lweta, ne en diere mane adhi kawo opande mara ka ne aromo higa mar apar kod aboro. Gini ne aluor ahinya kendo ne aketo lweta mapiyo piyo bang'e agolo kaluwore kod luoro mane an godo.

Ber mar ohanda apimo kaluwore kod omenda mauso kendo kod omenda mane atiyogo mondo omi anyiew mwanduno mano ma auso. Kopogore kod mano, arango mwandu maga ni rom nade kendo apimo kod mano ma owinjore ni aseuso. Maeki miyo ang'iyo ber mar ohanda kaka ringo.

Mondo omi iyud oboke mar nyuomruok, mokwongo dhako gi dichwo nyaka bed gi ranyisi mang'iso ni gin jokanyono. Mano kokadho kuom tang'o opande margi. Kopogore gi mano to ginyalo tang'o oboke manyiso nyuol margi. Machielo madwarore en oboke manyiso ni ruoth mag gwenge kata jotelo ma owinjore oyie kendo oboke margino be nyaka bed gi yie margi.

Gigo mamulo yiero mara sama aketo mwandu, mokwongo ahinya to en arita kwe mar alworano. Mwandu inyalo mana keto e gweng'no eki manigi kwe kendo maonge jogo manyalo rocho mwandu magi. Mae machalo kaka mwandu mag udi nyaka ibedgi ikruok kata jogo eki mabiro dake udi goeki mondo omi olosni mwandu. To kaonge jogo manyalo dak e udigo, onge tiende iket mwandu e udi.